Nee kakwautik chekimache isubi sikotililit kot, kakwautik choton chekisubi sikobit kotililit kot ko chang mising, ko kakwautyet netai koyache inai kamanutyetab tililindo ye

Arorun kit netesetai eng yu, anan ne yeachsme eng boisyoni ko noton nebo lagok eng sukul ko eng sukulit aketukul ko kikobit simoisyek chebo sirikali chekiimuch kokochi lagok sikobit koboisyen eng somanentwan ko amune sachome ko ngamun ibu bandabtai eng kokwet ak eng emet komukul ako nae lakwet kit nemakyinken eng sabet.

Icherun tukuk chebo kamanut eng yu, eng yu kochang tukuk choton chebo kamanut kot netai neagere ko amitwokik ak bek eng sabetab chi aketul anan ko kibkosobe aketukul koyache konyorchiken inendet amitwokik asikobit kokimit inendet akomakyinke , sikobit kosab eng kenyishek choton chenyalu akotesak sabet nebo chito.

Eng yu komiten kamet ak lakwet imuch ko cheptonyin ako kamet eng sabet noton nebo chito koyae kasit neo , netai ko korib lakok koechikitun eng oret nondon nenyalu, koraa kongalalchi lagok kosubot oret nenoton, ko kiko

Ororun atindoniot amune sichame anan komechame boisyoni kolibanet noton nebo chebto nebo masaek ,ko lipsnani bo lakwet ne cheptoo ko achame sochome, kongamun kiyoi eng oret nenondon ako isubi kakwautik chenyalu, kisub ana choton chekibo keny

Imuchi iaroru kit netesetai eng yu, eng yu komiten lagok choton che tibik che miten koneteken koboisyen miswoknotetab kasari, ko kikomuch koityi srikalit tibik choton chebo emet asikobit kosomaso icheket akonetkrn akobo tukuk choton chekokuoi chebo muswoknotet

Ochon eng koroi cheichame ,ako amune ko koroi ko bagit nondon nekilaen tukuk anan ko kitabusyek , ko cheachame ko miten taibishek chechang kabisa eng koroi, ko achame nekabur kabilani ,ngamun raisi keibot iname akisyach kwo batai ko kor komateau tukuk choton chekende orit ,ko mayache keribe tukuk choton chenyikisen.

Ororun kerengun aketukul sgobo koroi, ko koroi ko dimet noton nebo eut, ko kikotoret eng kasisyek chechang mising, netai ko kikotoret bik koityiken eng nyumnyumindo ko yon lo chito koimuch koboisyen simet sikobit konyor chito nemakyinken anan komwaita kit nekamemankyiniken koityi chito nondon nemamiten twan ,ko bo kamanut kabisa kii anan simet eng sabetab chito.

Ibwote iyoe boisyeni netai ,arorun akobo kerengun, ki nayoe boisyoni netai ko abwate kerenyun Kobo kamanut mising eng sabetab lakelwet kii, yan kasib konai lakwet koboisyen kii ,komatemenen kiy eng ibini , noton ko amune ko ngamun eng kasisyek choton chebo kasari ko mising koboisye noton muswoknotet

Imuchi iaroru kit netesetai eng yu, eng yu komiten masaek choton ko bik cheechen aeng ak lakwet nondon akenge, ko eng masaek ko elekikotito bik anan ko lagok anan ko hosotik choton chechwak, ko bendi ngweny icheket ak kokutuny asikobit kikat kikonoren eut, ko eng yu kokati chichi lakwet .

Tos igetine sukulishek akobo kanetishetab akilit, akonai ngalekab bgircho c

Inetitei ano chito olekyoto boisyoni, boisyoni ko nondon neaye masaik chu ko bo kamanut kot mising ako toreti eng sabetab chito.

Tos kokomuch serikalit eng ngalekab sokat eng sukul, kokomuch koib serikalit ngalekab sokat eng sukul ko eng ngalechu bo sokat eng sukul ko kikotoret kanetik ,lagok ak sikik, ko eng kanetik kokikomuch icheket konai eleimuch kinetita lakwet ko eng lakwet ko kikomuch koyai konai lakwet kasit.